Ore padol Ministry of Foreign Affairs, na ore entoki nalotu indamunot ainei naa, mausiano naata iloshon. Enaa olosho le Kenya, neeta mausiano naje olosho le China. Na kitasheiki si naboisho oloshon, nitasheki eniko tenees iloshon esiai tenebo.

Ore enaiko paitobir naa kang'as agwet, aitayu ele chafu pookin otii boo, ore paidip ategweta, nang'as napik atua enkare, ore paa apik enkare naa keisho meitayu olchafu nenanau sii. Ore paidip atipika atua enkare, naitoki ainok enkima naiteleki napik enkare meitutua, ore peidip aitutua naa keaku naa etanana neaku aidim ake aitobira naa ore peidip atanana, naibukoo ina are, naikum naitobir ayer taa taata metaa endaa nainosayu.

Ore taa kuna naa keji chapati naa keata iltung'ana inkoitoi kunok naitobirie chapati. Ore anaa nanu, kang'as airowaji enkiti aare, metaa ake keirowua penyo, ore paidip airowajie, naipimoki embeshen, ore paidip aipimoki enkare, napik esukari, napik shumpi, napik ilmosor, napik inkuti kule, napik enkiti blueband. Ore paidip, naikoroga pookin ore paidip, napik enkurma aipimoki, naipurj enaduo kurma, ore ake paidip aipurja enaduo kurma, nang'as airagie metotona ildakikani tomon oimiet. Ore peidip airaga lelo dakikani tomon oimiet, nalotu nadumu enkorika nadumu encheta, naiperiper imukatini ainei ore paidip aiperipera, naikausha vizuri, ore ake paidip aitoyo, napik inaduo mukatini eilataa, noa mipik eilataa sapuk amu ore pipik eilata sapuk naikitoi imukatini nimifaa naa netoyu mukatini.

Ore taa kulo naa kijo oshi iyook ilpaek opejo. Ore ilpaek opejo naa, ore iyook naing'ua emurua o Ntulele, naa kitaaniki emurua naji ene Junction, naa ore Junction, naa ewueji oshi nepejie iltung'ana kumok ilpaek. Neaku ore pee iyeu nipej ilpaek, ninok enkima, naa ore piinok enkima, nimifaa piipej ilpaek linono egira enaduo kima aipiipii neaku keifaa nincho enkima idoyio pipii metaa nkuk ake naatii enkima, ninteleki laduo paek linono, nipik enkiti sekenkei nipik ilpaek nipej aitobiraki. Nemeifaa taa peeisui ilpaek.

Ore pedol oltung'ani idaikin kumok nabanji, na idim ake atayiolo ajo keetae osirua oje, enaa eetae ilomon ogirai aanyu tenkang',nakata oshi eyieri daikin kuumok nabanji, ah keji idaikin esherehe. Na ore kuna daikin na kitobiri oshi iltung'anak. Nepiki enkalo enkima temiropiju pa ore ebau ilomon, nenya endaa irowua aitobiraki.

Ore eningo tenirewaki osotua lino iropiani enkoitoi efuliza na ore fuliza na entoki osho nangas oltungani aomonu eton eado enkop, paa tenikinchori keeta e iropiani naba esiana naje nikindimi aisho tefuliza niaku ore ake piaku enkinchore nena ropiani e fuliza na ilo ake mpesa ore pindim ashomo mpesa niriwa iropiani ena eningo teniriwa oshiake iropiani na ore naa tenimiata iropiani tesimu na ore pindim na ikiyaki option efuliza tine tiabori ore ake pekiyaki nirony nabo. ninyora nipikaki oltungani esiana oropiani nabana niyieu niriwaki nirawaki na kepuo,